Kore eneikoni tenetumi ana bai amu elpaeg kuloo, naa tiniremishoo oltung'anii kore kwanza inyang'uu empekuu kore pee inyanguu empekuu nilotuu nim prepare olshampa lino atur, kore piindip atuturo nilotuu awun leloo paeg linyeng'ua neponikii ninshe mpaka metabau enkata ninkesuu, kore piinkesu nilua, kore pindip atolua Kore peetoi niwoshuu nitum ana bai nitum e lpaeg anaa endaa enyee.

Kore enikinkoo pikilepunyee enkirorot olmaalimoni onkeraa naa tinikinteruu ayaa nkera eraa kutitii Sukuul, ore pikiya netum ninshee masomo, neyelou airoro, kore pee nezaidii neisidai tanaa keatai amani, amu keiliapu nkirorot elmaalimoni onkeraa aitokii kore ng'hai toki niking'uraki nkeraa ntokitin naifaa peitumiyaa te sukuul peilepunyee masomo enshee Kila wakati.

Kore eneiko esirkali peegekali nkeraa kolegii, naa kulingana oo grade enkera amu ore kosii kegelunii kulingana oo grade nitumoo amu keatai kosii nemeaz grade eaborii, matejo ana for example miyeu nias mwanasheria lazima peaku impitaa, ashuu iyeu duake nias lkazi lolkitarinii lazima peyie ing'uraa subjects nitaaza neinguraa ajo impitaa kiwango nibakii lpointii nikigelunii, megeluu duake kulingana o grade nitumoo kitii Kore kulingana naita grade sapuk naa neja eikoo pilo atum course sapuk, naa eikoo pikigeluni piijing' college, aendelea oo masomo.

Kore tinipik eripotoo enkampuni atua olshampa lino, naa keisidai oleng tankarakee keisaidia masaa inonok peemeroyo, kore enedukuya keisaidia tenkoitei kumok, keisaidia tenkoitei kumok amu itumokii ataasa siai inonoo naa kore inia riporee taatua lshampaa linoo oree masaa inonoo mepuo ainyalarii.

Ee Kore te enkarriyiano aai kelelek entumoto esilee e loan esiai eremoree, amu ore nedukuya kore ake piilo aing'oruu piilo nimbung'ang'a oleloo tung'ana matejo for example, ilo ayau inia pekuu nilotuu niwun koree peebau enkata ninkesuu, naaku kore piimir kore a certain percent ninshoo elopeny loan naaku itumokii atalaa atuwanaa shi neiko ltunganaa lowun imishirii, kopuo ayau ldawai ompeku te nkampunii kakee kore peebau nkataa naikesuu neaku kelak naapa ropiyanii onkitii interest.

Kore Naiko Kuna kishu ainen unii ookule peyie etum eripotoo enkampuni naa kalepoo Kuna kulee ayaa kampunii Kore nenia ropiyani naloo apik shares teinia enkampuni naaku tanaa duo kaata enyamali yeyote ashuu kemoyaa nenia kishu naaku enkampuni naisimamia kulingana oo shares natipika Nanu atua inia enkampuni naaku Kore Kuna kishuu tanaaku ldawai eyeu tanaa eyai eyeu neishorii arashuu sii duake tanaa nkujita eyeu nedungokinii naaku enkampuni naitashekii